Nĩnyendete gũkuo nĩ mbathi. Gĩtũmi kĩnene gĩa kwenda gũkuo nĩ mbathi nĩtondũ nĩ nene, koguo no ũhote kũhurũkia magũrũ maku weega na ũnogoke. Ningĩ rĩrĩa ũkũĩte mĩrigo mĩnene, no ũhote kũmĩiga rungu rwa itĩ, no ũthiĩ ũhurũkĩte, ũthiĩ ũkĩaragia na andũ arĩa angĩ mũkuĩtwo nao. Ona kũrĩ o ũguo, nĩũndũ wa ũrĩa mbathi ĩ nene, nayo nĩyoyaga ihinda inene gũthiĩ handũ, gĩtũmi kĩnene nĩ tondũ, nĩyoyaga ihinda inene ĩngĩkaihũra, koguo thabarĩ yaku noyoye kahinda karaihu gũkĩra rĩrĩa ũkũĩtwo nĩ ngari ici ingĩ nini.

Kwĩikia magũrũ-inĩ ma mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gwa bata mũno, tondũ nĩũhotaga gũtaũkĩrũo maũritũ marĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ angĩkorwo agĩcemania namo. Kaingĩ mũndũ nĩatuagĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ cira narua, atekwamba kwĩikia magũrũ-inĩ make, na gũtaũkĩrũo maũrĩtũ marĩa angĩkorwo agĩcemania namo, rĩrĩa araruta wĩra wake, kana ũndũ-inĩ ũrĩa areka. Kuoguo, rĩrĩa weikia magũrũ-inĩ ma mũndũ ũngĩ, kana waria take, nĩũhotaga gũtaũkĩrũo nĩ moritũ marĩa aragerera, na ũkahota kũmũtuĩra cira, ũtarĩ na marakara, narua mũno.

Maciringi marĩa ndacokerio ta cĩnjĩ ni thiaga ngamaiga karimũ-inĩ gakwa. Thutha wa mwaka mũgima, nĩ ndumũraga karimu kau, na maita maingĩ, gakoragwo na mbeca cingĩkinya ngiri twendi. Mbeca ici nĩ ndĩitũmagĩra na kũongerera mbiacara yakwa na ningĩ kũongerera kinya gĩthomo gĩa ciana ciakwa. Ũguo ni kuuga atĩ, maciringi marĩa njokagĩrio o mũthenya, nĩmateithagĩrĩria hanene, harĩ wĩigithia wakwa, na kũhota gũcokanĩrĩria mbeca, tondũ ũtarĩ na maciringi mau, mbeca ciaku citingĩkinyanĩra.

Thibitarĩ cia kĩrathi gĩa thĩ nĩciheanaga motungata ta gũthimwo mĩrimũ tũhũ, mũno mũno mũrimũ wa cukari. Andũ aingĩ akũrũ na andũ matarĩ na mbeca nĩ mathiaga magathimwo mĩrimũ ĩrĩa mangĩkorwo menaho, na na matirĩhagio mbeca. Nĩngĩ thibitarĩ cia kĩrathi gĩa thĩ, nĩ ciheanaga ndawa imwe tũhũ, ũguo mũndũ wĩna mũrimũ ta wa mũkingo kana mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ, nĩakoragwo akĩheo ndawa tũhũ. Ningĩ mũndũ ũrenda kũgĩa mwana na ndarĩ na ũhoti nĩateithagio kũgĩa mwana tũhũ.

Bengi ya thimũ nĩ njĩra hũthũ mũno ya kũhũthĩra bengi yaku. Tondũ rĩrĩa waingĩra thimũ-inĩ nĩũhotaga kuona mũigana wa mbeca iria ciĩ bengi-inĩ yaku. Ningĩ nĩuhotaga kuona motungata maria mothe bengi yaku ĩrahena. Akorũo nĩ ũkwendaga ngombo, nĩũhotaga kuona ngombo ta ĩrĩa ũngĩhota kuona, kũringana na kĩwango kĩrĩa wĩigaga mbeca ciaku. Ningĩ bengi, mbeca iria ciĩ bengi-inĩ yaku no ũhote kũitũmĩra mundu ũngĩ kuma bengi-inĩ na cithiĩ akaunti-inĩ yake.

Rĩmwe mũndũ nĩatũmaga mbeca kũrĩ namba ĩrĩa atakwendaga gũtũmĩra, na ndũngĩhota kuona mbeca icio rĩngĩ, tiga ũria watũmĩra etĩkĩrire gũgũcokeria mbeca icio ki kũrĩ thimũinĩ yaku, na rĩmwe mũndũ nĩathiaga kũiga mbeca thimũinĩ no ũgakorwo ũtarĩ na gĩbandĩ gĩaku rĩngĩ ndũgũkuĩte. Koguo ũgathinika mũno no kerwo ndũngĩhota kũiga mbeca icio, mathĩna mangĩ mũndũ ahĩtũkagĩra nĩ ta kũrũtwo mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa wathiĩ kũrũta mbeca iria ciĩ thimũ-inĩ.

Rĩrĩa ndagĩtarĩ arĩria mũrwaru na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, mũrwaru nĩ aiguaga ta anyitwo mbaru, na akahota kũhingũka ngoro, na gũtarĩria ndagĩtarĩ maũndũ marĩa moothe mangĩkorwo makĩmũthĩnia, nake ndagĩtarĩ nĩ ahotaga kũmũrigita na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No rĩrĩa ndagĩtarĩ arĩria mũrwaru na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, kana kũmũkũmania mũrwaru nĩ aiguaga ndangĩhota gũtaarĩria ndagĩtarĩ mathíĩna make mothe, kwoguo kwarĩria mũrwaru na njĩra ya thayũ na kũmũmĩrĩria nĩ gwa bata mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Mĩmera ta nyeni, mũcere, kana kabici, nĩ cibataraga maaĩ maingĩ mũno igĩkũra. Na kũoguo, rĩrĩa mũrĩmi ahandĩte mĩmera ĩyo kũndũ kũrĩa kũũmũ, na kũrĩa gũtauraga, nĩ akoragwo ma ihinda irĩtũ akĩirĩma, nĩ abataraga gũciitĩrĩria maaĩ. Kũoguo andũ aingĩ nĩ mabataraga kũenja ndobori, kana kũhe mĩmera ĩno maaĩ na njĩra ya mĩberethi. O kĩroko na hwaĩ-inĩ, mũrĩmi nĩ abataraga gũitĩrĩria mĩmera ĩno maaĩ, rĩrĩa riũa rĩtaumĩrĩte.

Ndũrĩrĩ nyingĩ ititambũraga thĩna wa meciria ta mũrimũ ũngĩ o wothe, na kuoguo, andũ arĩa magomeirwo nĩ thĩna wa meciria nĩmakoragwo na ihinda iritũ na magaconoka kuuga thĩna wao nĩ ũrĩkũ. Kuoguo gũkorwo na mũtari wa mũndũ kĩũmbe wo ũgima wa meciria nĩ gwa bata mũno, harĩ ndũrĩrĩ, na makĩria harĩ ciana cia thukuru, iria ingĩkorwo ikĩgerera maũndũ maũritũ, na marĩa matarahota gũtaũkĩrwo nĩmo. No atarani aya no mamateithie gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ marĩa maragerera magĩkũra.

Ici nĩ ciana cirakenera gũthakĩra nja. Ciana nĩcibatiĩ kũheo kanya ga gũthaka rĩrĩa ciauma thukuru, tondũ ciatinda mabuku-inĩ. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ ũgima mwega wao wa mwĩrĩ, na nginyagia ũgima wega wao wa meciria. Rĩrĩa ciana cirathaka ci hamwe, na cigakenanĩra na ciana cia rika rĩa cio, nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ gũkũria ũmenyo wao wa maũndũ ma nanja, tiga wa mabuku-inĩ tu. Tondũ ona maũndũ ma nanja nĩ mekũmateithia.

Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ ũrarora mũndũ magego. Mũndũ nĩabataraga gũthiĩ gũcekwo magego ona matarĩ na ruo kana matarĩ marũaru, nĩguo magathaitĩrwo mbere ya marũarĩte. O na nyingĩ magego nĩ mathambagio nĩguo kũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wa magego, no ũrigĩrĩrie mĩrimũ mĩingĩ, ta mĩrimũ ya ngoro, ĩrĩa yumananĩte na kanua. Ningĩ, magego nĩ mathingagwo mangĩkorwo matarĩ na thĩna mũnene, gakarigĩrĩria gũkũũrwo kwa magego.

Ũbatiĩ wĩte mũteithia wa agũri keheri-inĩ, no ũmũtarĩrie atĩ rĩthiti yaku ndĩraringana na indo iria wa gũra. Kaingĩ no akorwo ũria wa kũandĩkĩra rĩthiti, amĩandĩka kĩmahĩtia, ndanaandĩka akĩendaga. Nake mũteithia wa agũri nĩekũringithania indo iria wagũra, na rĩthiti yaku. Akanje rĩthiti ĩno na akũhe rĩthiti ĩrĩa ĩraringana na indo iria wagũra. Ningĩ, mbeca iria ingĩkorwo ci igũrũ, nĩegũgũcokeria nĩguo ndũgakorwo ũthiĩte hathara.

Ũbatiĩ ũtarĩrie mũgũri ũcio na gĩtĩo kĩnene, atĩ nĩ ma nĩ wona na wetĩkĩra kĩratũ kĩu nĩgĩthũku, na nĩ mahĩtia ma nduka kwendia kĩratũ gĩthũku. No ningĩ, ũmũtarĩrie mawatho na mĩtaratara ya nduka, ĩrĩa ĩbuatagwo rĩrĩa mũndũ aracokia kĩndũ kĩrĩa aragũrĩte mbere. Ningĩ, ũmũtware nduka-inĩ, ũmũtarĩrie ũrĩa angĩhota gũcenjania kĩratũ kĩu na kĩngĩ, agĩkagũre na akĩrore wega mbere ya akĩgũrĩte.

Ngomaga mathaa manana, ngaruta wĩra mathaa manana, namo mathaa mau mangĩ manana matigara, ngatũmĩra na gũĩka maũndũ ta gwĩthamba, kũruga na kwarangia na arata. Rĩrĩa ndakoma mathaa manana nĩ njiguaga hakiri ciĩ hurũku wega. Na ngahota gwĩciria wega na mũbango, igũrũ rĩa mawĩra marĩa batiĩ kũruta o mũthenya. No rĩrĩa itanaigania toro mwega, o na wĩra wakwa, nĩ ũkoragwo ũtarĩ mwega.

Ingĩmũtaarĩria atĩ, ona gũtuĩka iria rĩa mũthemba ũrĩa ekwendaga nĩ rĩa thira, hena iria rĩngĩ rĩna mũcamo mwega o ta iria rĩrĩa ekwendaga, na rĩthondeketwo na wĩigĩrĩrĩki na gĩikĩro kĩa igũrũ o ta iria rĩrĩa rĩa mũthemba ũrĩa ekwendaga. Na kũoguo, ndĩmwĩre atĩ nĩ wega, o na akorwo ndarĩ nyuaga mũthemba ũyũ mũno, agerie ũmũthĩ, na nĩagoka kũnjĩra kana ũrĩa ndĩra mwĩrire nĩ ma kana ti ma. Na wona ageria iria mũthemba ũyũ, no acoke nduka-inĩ yakwa, na anjĩre o na arĩnyuaga mũthemba ũyũ ndamwenderia mwerũ.

Thibitarĩ ici nini, citikoragwo na macini cia kũigana, kana mandagĩtarĩ a mĩrimũ ngũrani ngũrani. No thibitarĩ iria nene, nĩ cikoragwo na macini nyingĩ ngũrani ngũrani, cia gũthima na kũrigita mĩrimũ yothe. Na ningĩ nginya arigitani, nĩ gũkoragwo na arigitani a mĩrimũ yothe ngũrani ngũrani. Kũoguo andũ nĩ macagũraga gũthiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ haraihu no nĩ nene, nĩguo mathimĩrwo wega, na mamenyeke thĩna wao nĩ ũrĩkũ, na mahote kũrigitwo wega.

Njĩra njega ya kũrehe ndũrĩrĩ ici igĩrĩ hamwe, nĩ kũgerera gĩthomo. Kaingĩ rũrĩrĩ rũrĩa rũrathũkia rũĩ, rũtikoragũo rũkĩmenya ciĩko ciao cithũkagia mĩmera, ona kana nyamũ na njĩra ĩigana atĩa. No rĩrĩa weta ndũrĩrĩ ciothe hamwe, wamathomithia, nĩmagĩaga na ũmenyo, na makahota gũthiĩ na mbere, ,mena kĩoneki kĩmũe, gĩa kũgitĩra nyamũ cioothe cia gĩthaka, tondũ mĩgũnda ĩno nĩ itũ.

Wagĩrĩire nĩ kũrora thimũ ĩyo, na o na ũkorwo ndũratambũra thĩna wayo, wĩte mũgũri ũhoreire, ũmũtarĩrie atĩ nĩũrecirĩria thimũ yake no ĩkorwo ĩna thĩna fulani, na nĩkĩo ĩtarahota guĩka ũndũ mũna na mũna. Ningĩ, ũmũtarĩrie o na ũkorowo we ndũrĩ mũtaaramu wa gũthondeka thimũ, no ũmwĩre kũrĩa angĩthiĩ arorerwo thimũ ĩyo na ĩthondekwo, nĩguo ĩhote kũruta wĩra wega, na ahote kũheo ũteithio ũrĩa arabatara.

Gĩthomo gĩkĩ nĩgĩteithagia andũ arĩa mandĩkĩtwo, kana mena mabiacara mao, na arĩa magĩte ciana, no nomende gũtwarithia gĩthomo kĩao na mbere. Ũũ nĩ tondũ, ndũrabatara gũkorwo wĩ kĩrathi, nĩguo waamũkĩre gĩthomo gĩkĩ, no ũthiĩ na mbere na wĩra waku, no ũkorwo wĩigĩte mathaa marĩa ũgũthiĩ gũthomera nenda-inĩ. Nĩũndũ wa ũndũ ũcio, biacara yaku ĩkagacĩra na ũkagĩa na gĩthomo kĩrĩa wĩrirĩirie, gĩa kũigana.